Kũrĩma thĩinĩ wa green house nĩ ũrabatara maratathi marĩa mendekithagio gũthondeka nyũmba ĩyo, nĩguo ĩige ũrugarĩ ũrĩa ũbataraga, na ũkorwo na ũmenyo a kũrĩma mĩmera thĩinĩ wayo, na ningĩ nĩ wega makĩrĩa ũkorwo na maĩ maiganu ma gũitĩrĩria mĩmera ĩyo.

Ng'ombe cia iria, nĩ ciendetwo mũno nĩ arĩmi aingĩ, na koguo nĩ macigaga. Ũrĩmi wa iria, nĩ mwega mũno tondũ nĩũheyaga mũndũ beca cia naihenya, mũndũ angũhota kũrĩma ũrĩa gũbatiĩ. Iria nĩ rĩega, tondũ rĩtiagaga thoko, nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩmarĩhũthagĩra na njira mwanya mwanya, ta kũruga cai, kũhe ciana nyinyi, kũruga mĩthemba ĩmwe ya irio, na maũndũ mangĩ maingĩ.

Ũrĩmi wa mboco nĩ wendetwo mũno nĩ arĩmi aingĩ, tondũ nĩ cikũraga kũndũ kũingĩ, ningĩ mboco, citioyaga ihinda rĩnene gũkũra, tondũ no mĩeri ĩtatũ tu, koguo mboco no cirehe mbeca naihenya ũkĩringithania na mĩmera ĩngĩ ta mbembe, na ningĩ thogora wacio nĩ mwega, mboco nĩ cihũthĩkaga kũruga mĩthemba mĩingĩ ya irio, na nĩkĩo ciendetwo makĩria, na tondũ nĩ irĩ cama, ũguni wacio mwĩrĩ-inĩ nĩ mũingĩ na wa bata, tondũ cikoragwo kĩrathi-inĩ kĩa irio iria cithondekaga mwĩrĩ, mĩthemba ya mboco nĩ mĩingĩ mũno, na koguo nĩ raithi gũcagũra mũthemba ũrĩa ũngĩkorwo wendete na ũragũkenia.

Ũrĩithia wa ng'ombe nĩ mwega, tondũ ng'ombe nĩ cirĩ bata mũingĩ, harĩ ng'ombe no wone indo ngũrani ta ngothi yacio, nyama, iria, na rĩmwe ndume nĩ citũmagĩrwo kũrĩma mĩgũnda-inĩ icigo imwe cia bũrũri, koguo mũrĩmi nĩ akoragwo agĩteithĩka mũno rĩrĩa ararĩma ng'ombe, igũrũ rĩa macio mothe, mai macio makoragwo me thumu ũhũthĩkaga kũrĩma mĩmera.

Ũrĩithia wa ngũrũwe, nĩ wongererekete na njĩra nene bũrũrinĩ. Ũrĩithia wa cio ti mũritũ mũno tondũ ngũrũwe cirĩaga mĩthemba mĩingĩ ya irio, iria cionekanaga mĩci-ĩinĩ na nginya mĩgũnda-inĩ. Nyama ya ngũrũwe nĩrĩ cama na nĩ hũthũ, kũoguo andũ nĩ mamĩendete mũno.

Tekinoronjĩ ĩhotithĩtie kwandĩkithia andũ arĩa mangĩhota gũthurana, tondũ nĩ ĩteithagia gũtwara maũndũ naihenya. Kwa mũhiano andũ aingĩ no meyandĩkithie harĩ kahinda o kanini, ningĩ tekinoronjĩ nĩ ĩteithagia kweheria mahĩtia maingĩ na koguo wĩhokeku wayo wĩ igũrũ gũkĩra wa njĩra iria ingĩ.

Mũndũ akĩhoya ũteithio wa Helb, nĩ abatie kũheana gĩtũmi, ningĩ nĩwega mũndũ kũheana ũhoro wake wamaa, ta marĩtwa make, mĩaka, wĩra na maũndũ mangĩ maingĩ marĩa mabataragwo, na akoragwo arĩ wega makĩria gwĩtĩkanĩria na mawatho na mĩtaratara ya Helb.

Mwana angĩnyitwo nĩ ũrugarĩ, mũciari agĩrĩirwo nĩ kũmũtwara thibitarĩ, nĩguo arorwo makĩria nĩ ndagĩtarĩ, angĩkorwo thibitarĩ ĩrĩ kũraihu, nĩwega gũthathaũra mwana ũcio nguo imwe, nĩguo rugarĩ ũnyihanyihe, ningĩ nĩ kũrĩ ndawa mũciari angĩgũra nduka-inĩ cia wendia wa ndawa ta paracetamol iria iteithagia kũgũithia rugarĩ.

Ũrĩithia wa mahiũ nĩ wĩkagwo na njĩra nene rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Ng'ombe nĩ cirĩithagio cihingĩrĩtwo kana cigatwarwo rũru kũrĩa. Ũrĩithia ũyũ ũringanaga na kũrĩa mũndũ aikaraga, tondũ ti kũndũ guothe gwĩtĩkĩrĩtio kũrĩithio ng'ombe. Ningĩ kũndũ kũmwe gũtirĩ gĩthaka, kana mĩgũnda mĩnene ya gũtwara ng'ombe rũru, na koguo igakorwo no nginya irĩithio cihingĩrĩtwo.

Ũrĩithia wa mahiũ kũndũ gũtarĩ na mĩgũnda mĩnene, nĩ ũtũmaga mahiũ mage kũndũ kũingĩ gwa gũcera, ũndũ ũyũ no ũcũngĩrĩre mahiũ gũka kũrĩa andũ maikaraga, na nginya rĩmwe no maingĩre kũhurũka ngaari-inĩ magĩthema riũa kana nĩ ũndũ wa kwaga kũndũ kũingĩ mangĩikara, rĩmwe mahiũ nĩ mamenyeranaga na andũ, na magakorwo matirametigĩra, na koguo magoka gũikara harĩa mũndũ ũcio angĩkorwo arĩ.

Rĩrĩa mũndũ agũra mahiũ ta ng'ondu kũndũ kũnene, nĩwega gũcikuua na njĩra iria ciĩtĩkĩrĩtio, njĩra ĩno nĩyo gũcikuua na ngaari ĩna ũraihu na wariĩ mũiganu ũndũ citakũhinya nakũu thĩini, ningĩ nĩ wega gũkorwo na ngaari ĩna mĩanya mĩiganu ya kũrehe rĩera rĩiganu harĩ ng'ondu icio.